Ma e ndi en ochunglo ma iluongo ni bittle to chalo ni ochamo pot yien ma ochung e wiye no kata nyalo bet ni opondo mondo wasike kik yude, kik chame.

Kinde mane atimo tijni mar golo oduma e puodho, denda nolunga odiochieng' mokuongo nikech pod ne akia kaka arwakra ka adhi ridho oduma e puodho

Waloso puodho mokwongo pure mondi, bang'e wakao kodhi mar garlic no walose maber ma wapoge mondo mondo wanyal pidhe eh maber. Bang' pogo kodhi mar garlic no, wa wadhi twachako pidho e lowo mwaloso maber mar pitho. Uh kwesepidho kodhigo kendo wa waolonegi pii mondo pii omok kwomgi mondo ginyal dongo maber

Gini niloso go chiemb chiemb jamni kata bende nitiyo go loso manyiwa nitiyo go loso go mbolea mipuro kod mipuro go.

Tinde nitiere ting ni ema itiyogo e puodho kochakore puro nyaka doyo nyaka, nyaka nini ridho oduma kata ridho cham e puodho tinde itiyo gi masinde. Kendo masindegi osekonyo emiyo tich bedo mapiyo kendo tich bedo makare kendo miyo tich timore malong'o moloyo kaka chon ne itiyo gi lwedo.

kit teto ni machon ni kaka, teto gi yien, gi teto gi kendo machon kod agulu machon, miyo ne miyo chiemo bedo mamit kendo man gi ladha kabisa kendo maber

Mokuongo ikawo ring'o ma iseng'ado matindo tindo, iketo e sufuria malrer to ichuako gi pi matin manyaka ochiegi. Kosechiek to igolo e kendo to ikawo sufuria moro maler tike tiketo e kendo to iolone mo then ing'a ing'ado kitungu kuom mornio tiweyo kitunguno olokre marabuor. Ka kitungu ose lokre marabuor tikawo nyanya, kise ng'ado matindo tindo to iole e kitunguno moselokre marabuor no tilo irudo irudo irudo gi oludhkuon maber kendo ikawo then ikawo karot kata waru mantieno ting'ado ing'ado tikikogi eiye kanyo mondo ochieg gi nyanya mane ise wang'o ka. Then kisetieko alafu kisetieko chwa tedo chielo nini nyanyago tikawogi to ikawogi to iloko e sufuria mane ichwake ring'o cha. Iloko nyanya kod kitubgugo eiye to irudo kamoro achiel manyaka manyaka odonjre maber alafu koro ichuako maber mondo ochieg.

Mokuongo ikawo pi to ichuako ikawo pi tichuako mabed maliet. Mar ariyo, mok nyuka, ikawo mok nyuka imedo pi mang'ich matin eiye, to irudo irudo gi oluthkuon. Mar adek, ikawo ikawo mok nyuka mane imedo pi mang'ich eiye cha to iole pi maliet mar nyuka ma iketo ekendo ma pod dhi mbele tuak kiseolo e iye kanyo, mar ang'wen, ichako rudo mos mos, irudo mos mos mok nyukano gi pi maliet man eiyeno kichkimel moro matin mondo nyukano ochieg maber. Irudo aruda nyaka mogono omakre gi pi maber. Kanyo koro kosemakre maber to iweyo matuagi mondi. Matuag malong'o.

Troughs, rays, yien, rech pipes kod mashin mag pump pi, mag kudho pi.

Rech pipes, trays, yien matindo tindo go, ah troughs madongo mibrotigo e rech, kod mibrotigo e keto rech. Kod water pumps.

Maendi en osogro mane oket kendo owe oket mondo obu olokre manyiwa ma olokre lowo ma bi tigo olokre manyiwa.

Oduma komo mi miing'o oduma bedo maber nikech gitwo maber, kendo dhi miyo o ginyalo inyalo rege. Mondo olokre mogo, inyati kode e tedogo kuon kendo, kendo oduma motwo mosemo e chieng' maber inyalo tigo e chwako nyoyo. Kendo timo gik mang'eny kaka losogo mo, itimogo gik mang'eny.

Rabuon kopidhi to ber nikech miyo okelo chiemo. Eh, rabuon kochiek maber tinya tigo inyalo tede maber, inyalo ted kendo makelo chiemo.

Ikwongo gi madho nyuka gi rabuon mane bathe no. Bang'e kisetieko ikawo machungwa man kanyo, mane bathe gi, tibiyo e, e ring’o ni e ring'o mantiere kanyo korekicham ring'o no.

Mokwongo, ikelo tinga mar puro to kend, ma dhi puro puodho. Kendo ketem puodho maber, kosepure mabermotoyo toyo opondo pondo madongo dongo ma mane puodho. Kendo lo obedo ma, makare ma minyalo kome, tokoro ike ekikelo ikelo lo ikelo tinga moro mar baro lain mabedo lai, moriere tir. Lains go itiyogo, kosebaro lains go, kanyo e kuma koro ji biro to chako komo. Chako komo kodhi, kosekom kodhi tiumo gi lo maber kirito mondo gidongi.

Ikawo pi maler tikete sufuria maler alafu ikawo sufuriano moting'o pigno tikawo iketo e kendo tichwako pigno mondi matwagi. Bang' ka pi osetwak tikawo chak tiole pi maliet pi matedre e kendono alafu ikawo nyaka majan timedo alafu gi sukari timedo. Kiseketo gigo tee e pi machwakoreno tikawo kifiniko tiumogo mondo koro chaeno ochieg mos mos kendo mochwiny maber.

Apuoyo gi nyalo, inyalo tigo kuom golo manyiwa niwach la, oko margi kaka lach margi kod oko margi inyal tigo e loso manyiwa mar yurea. Alafu bende apuoyo gi bende inyalo tigo, inyalo tedgi, inyalo tigo kaka chiemo mar dhano ma dhano nyalo chamo. Alafu bende apuoyo gi inyalo kaw ti iuso to ng'ama ng'ato yudogo pesa.

Maendi en, en kit olemo ma iluongo ni pam, palm fruit. Kendo ma ma minyuologi en miluongo ni palm fruit. Palm fruit ni olemo mar pam ni yudore, yudore e piny, piny e piny mar dho nam chumbi. Kendo pam, olemo mar pam ni inyalo tigo e loso go mafuta mar teto. Kendo olemoni kendo kogol oko mare matekno inyalo tigo loso godo par, kendo inyalo tigo loso godo gik moko mag maiketogo ng'at ma jewels.

E gini eh gini yudore alwora marwa. Kendo gini itiyogodo e tetogo, chielo go chiemo. Niwach ikaw, inyalo kawe ti ing'ad ng'ade tichiele gi mo titiyogo e tedo e medo ndhandu e chiemo.

Watermelon en olemo maber minyalo us kendo, ni kendo kelo pesa. Alafu bende watermelo ng'ato, ng'ato nyalo chame mondo omed nutrients kaka medone pi kendo nutrients e dend ng'ato. Koro watermelo en gima ber kabisa.

Ahero tich mar pidho niang' nikech ka an dala akawoga wi tiangego to apidho e lo kendo mamoki ka tiang' osemoko maber e lo mogolo nyithindego mochako golo wiye malo, kendo kochopo size moro tadoyo tiend niang'no mondo niangego odong maber maonge shida moro amora. Ka niangego osedongo mobedo madongo ahinya kendo atiyoga gi tol mar tweyogi nkech gibetga tielo mang'eny kumoro achiel koro atwegi mondo kik gilwar piny mondo gibam lakini atwegi mondo ginyal dongo ka giriere.

Maendi en puro mar mar chiemo miluongo ni budho, kendo budho ni ber nikech itoyogo inyalo use kendo okelo pesa ma minyalo tii go mar puonjo nyithindo kendo tiyo go a mahitaji moko matindo thindo kendo en chiemo e ot.

Maendi en puro mar cucumber, kendo cucumber en chiemo mamit, mmh mamit kabisa, Nikech itiyogo e wach chiel gik chiemo kaka ring'o, inyal tigo e chielo ring'o, rech, gweno, kendo ahero tich mar pidho cucumber nikech, nikecha an dangi an gi puotha mar pidho cucumber, Kuma apidho cucumber gi, adoyo gi, kendo kantiere oro to ajaolonegi pi mondo kik githo.